Gima omiyo ahero tijni mokuongo ni okonyo neno limbe kaka giwuok giteko. Kendo inyalo time samoro amora nikech itimengi teko mar dhano kendo ok odwa mafuta kata stima. Mar ariyo, okawo pe ok okaw pesa mang'eny aa mar nyiewo gige tich kendo obergi puothe matindo. Gima omiyo ok ahero tijni mokuongo ennia, okelo olo mang'eny kendo ng'ato nyalo lwar ma inyre epuodho katiyo. Mar ariyo, okawo seche mang'eny mondo ng'ato otiek olo pii kapuodho duong'.Mar adek ennia, pii kethore mang'eny ka ikuoyo pii maokromre epuodho. Kendo iyudoni jalno ma ma onge gi ujuzi e etiyo tijno maber nyalo nyono cham maketh cham kata nyalolwar epuodho makel ajali marach. Kendo a kendo ok okober kata seche moko ok nyalre gi puothe gi puothe madongo.